Yorno ma inyalo loso godo chiemoni en ni mokuongo iluoke maler kendo itiyogi pi maler elwoke. Bang' ka iseko luoke, to iteng'e kendo ing'awe e ong'enge mondo otuo. Bang' mano to imoko mach kendo itiyo gi makaa, bang' ka mach semoko kendo makaa liel to ikawo chiemoni kendo ing'awe ewi majno kitiyo gi ong'enge. Kendo iweyo obulore kendo ochiek ma othiw mo. To bang' ka oselokore rabuor kendo nenore ni osechiek maber to ikawe oko kendo inyalo kete esan moro to bang' ka iseketo e san to ing'ade matindo tindo kendo ikenge. Bang' kenge to inyalo pore chumbi to ka in gi nyanya kod otungu to inyalo medo ewiye kendo ich.

Yorno mar chamo chiemo ni, mokwongo en ni nyaka ipone e wi yien. Kendo nyaka igole e wi yath. To bang' ka isegole e wi yath, to koro inyalo lwoke maler, kendo itiyo gi pi maler e lwoke. To bang' ka iselwoke kendo iseteng'o pi oko, to koro inyalo keto olemoni, kata chiemoni e dhogi. To kendo ichako nyodhe. To e sechego ma inyodhe, to ikawo kendo inyamo kuonde mayom. To seche ma isegolo kuonde mayom kendo isenyodho oko ma inyamo ma imwonyo. To kodhi, kata kothe ma idhi yudo, ing'udho oko. Kendo kothe gi, kik icham, kata kik injaki. Mak mana kuonde mayom ka ema injako, kendo imwonyo to kodhi ing'udho oko.

Wechego man kod nengo maduong' kae en kaka chiemo. Kendo kae nenore ni nyasi moro ne dhi nyime. To kendo nenore ni picha ni tang'o nwa kanyo ma ji tokoe. Kendo wechego kendo makelo ber ahinya ma en wechego mag chiemo, nikod nengo kuom gero dend dhano. Kendo chiemo ma moko kaka alode konyo malich e kelo vitamin. Kendo vitamin makonyo e geng'o twoche. Kendo wach moro maduong' kendo ma nigi nengo kae en wechego mag nyasi. Nyasi kelo oganda kanyakla, kendo nyasi konyo ji biro kanyakla koae gwenge ma opogore opogore. Kata koae pinje ma opogore opogore. Kendo seche ma gibiro kanyakla ni, to gibirio gi hera kendo nyiso kaka ji onego odagi gi jowetegi.

Anyalo paro kinde go mane atime tijni mokwongo. Kendo odiechieng'no ne en odiechieng' mabor ahinya. To gino mane otimore na ne en gino malich ahinya. Anyalo paro chieng' no kogwen, ne amondo chiewo, kendo naluwo yo madhi e puodho. Bang' ka ne asechopo e puodho, to ne ayudo ka lowo otwo. Kendo ne ochuno mondo amany simba, kendo agochne ja riemb tinga. To ne oyudo ka derep tinga onge. Koro ne ochuno mondo an owuon apur kod tinga no. To e seche go mane adhi nyime gi puro, ne apo ka kweru mar tinga, omako osiki, to kendo mae nomiyo tinga okier, kendo olokore koda, ma onyielore, to kendo ne ahinyo bada chieng'no.

Chiemo ni inyalo loso e yorni. Mokwongo, ikawo mok kuon. Kendo bang' ka iseketo pi e jiko kata e kendo ma osechwakore, to koro imedo mogo, kendo idwalo kuon ma kuon chieg maber. To bang' ka kuon osechiek maber, to iting'o kuonno oko kendo ikete piny e san. Bang'e to koro itedo alot aruda. Kendo irude morudre maber. Kendo mochiegi mamit. Eka bang'e to koro ichielo chiemo moro ni. Kendo inyalo chiele gi gig chiedo kaka mo, kendo kaka nyanya, kendo kaka otungu to koda gig chiedo mamoko. Bang' ka chiemo gi te oseikore, to itoko alot aruda cha, kendo ikete e san moro, eka itoko chiemo moro ni bende. Iketo e bath aruda kanyo. To kendo kuoncha bende ikelo iketo e bath alot to koda chiemo ni.

Gik moko osekolokore kendo gik moko oseko bedo kadongo e piny ka. Kae waneno pesa, kendo ndalogo machon ne nitiere pesa kaka simon, kendo ndururu, kendo otonglo. To bende pesagi ne nigi nengo maduong' ahinya nikech ne inyalo dhi kodgi e duka kendo kata e chiro to bang' mano to ne ginyalo nyiewo mwandu maber ahinya . To kendo siling' achiel ne en pesa ne nigi nengo ahinya to gik moko oselokore to kendo ndururu to koda otonglo to koda simon sani ok nyal nyiepo e duka moro amora kata ok inyal tiyo godo e chiro moror amora. To pesa ma sani nigi nengo gin kaka elufu achiel, to kod pesa kaka miya abich, miya ariyo, miya achiel to gi piero abich mag node.

Gino kata kit gini ma ahero en hera. Ka waneno kae, to wanyalo neno ka nyithindo moko mabende nenore ni gin nyithi sikul, osebiro kanyakla. Kendo achiel nenore ni en japuonj nyithindogi, kendo okulore. To bende nenore ni gibiro kanyakla mar mondo gipidh yien. Mae en wach maber ahinya, to kendo hera ma nyithindo gi nyiso en hera mokadho apima. To bende ber ka nyithindewa somo kendo timo gige gi gi hera. Nikech hera en gima ber ka ji bedo go. Ka ji odak kanyakla ma ok gikelo pogruok e dhogegi, kata pogruok e gwengegi. To en wach maber, kendo wach maduong' ne oganda piny. Kendo ber ka ji dak kaka owete gi nyimine.

Gino maduong' mabiro e pacha e seche go ma aneno gini, en weche go mag dongruok. To kendo sechego ma waneno pichani to waneno ka ondike ni en pichano mar Kenya e higano mar aluf ariyo gi piero ang'wen. Mae nyisowani dongruok en gino maber, kendo en gino makelo ber ne oganda. To mae kata pichani otemo tang'onwa picha kaka piny mar Kenya biro bedo e higa no e higni go mabiro mbele kanyo. Kendo wach dongruok en wach maber ne jopiny duto, to koda welo go mabiro limo piny koae pinje ma opogore opogore, kendo pinje go mabor. Mondo dongruok obi, nyaka jopiny tokoda jotendgi obi kanyakla. Kendo nyaka giikore mar tiyo kanyakla kendo dak gi kwe mondo gikel dongruok e piny.

Gino maduong' mabiro e pacha e seche go ma aneno gini, en weche go mag ohala. To kendo en wechego mag ohala gi yorno manyasani. Kae waneno mg'ato moro achiel kendo ma en dhako. To kendo ochung' ka obwonjo, to bende nenore ni en gi mor maduong' ahinya. Kendo dhakoni, nenore ni en jalok ohala, to bende matiyo gi lony manyasani. Mae nyisowa kaka lony manyasani osekelo lokruok malich kendo osekelo ber maduong' ahinya e piny kae. Bende weche gi mag ohala osekelo ji kanyakla. Bende osemiyo rowere tich kendo osekonyo anyuola mang'eny yudo yuto maggi. To kendo yudo kaka ginyalo tero nyithindegi e sikunde to kendo osiptende.

Gino maduong' mabiro e pacha e sechego ma aneno gini, en weche go mag sirikal, kata weche go mag telo. Ka waneno picha mani kae, to nenore ni en oboke moro moae office sirikal mani malo, kata en oboke no moae office jotelo mamalo. Kendo e sechego ma waneno gini e, to waneno ber oganda dak kanyakla to koda dak gi kwe kod jotendgi. Bende en wach maber ahinya kajotelo madongo kaka ker to koda kaka jolup ker kelo ji kanyakla e piny. To kendo ber ka jopiny luoro jotendgi, kendo ikore mar tiyo gi jotendgi e kelo kwe.

Gino maduong' matimore kae, nenore ni en weche somo. Kendo nenore ni nyithi sikul moko mabende gin nyithindo ma nyiri. Kendo girwako lep sikul. Kendo gisechopo kae mar mondo gidhi nyime gi weche gi mag somo. To bende weche go mag somo madhi nyime kae, nenore ni gin weche go mag somo kitiyo gi yorno manyasani. Kata kitiyo gi yorno mar lony manyasani. Bende waneno nyithindogi ka obiro gi kuondegi mag ndiko kaka otese, to koda buge. To bende nenore ni gin gi mor malich ahinya, kendo gitiyo gi gigo mag lony manyasani kaka computer. To nenore ka gin gi hera kendo ber ka nyithindewa somo gi hera.

Nitiere ber maduong' malich ahinya kuom timo tijni. Tijni mar goyo ombulu kata konyo jogo mohikore goyo ombulu, en tijno maber kendo tich maduong' ahinya. Nikech ber achiel kaka konyo ji yiero jotendgi, kata konyo ji goyo ombulu ka giyiero jotendgi nigi ber nikech jok moko onge gi ng'eyo kaka onego gigo ombulu. Bende tijni konyo e kelo ji kanyakla, kendo okelo dhano ma ae gwengne ma opogore opogore kanyakla, kagibiro achiel ka achiel goyo ombulu. To kendo ka gibiro yiero jotendgi. To kendo weche ombulu kata weche yiero jotelo kelo ji mondo odag gi kwe. Kendo oherore kaka oganda piny achiel.

Gino maduong' mabiro e pacha e sechego ma anono tijni, gin wechego mag hera, moloyo to e kind jogo matiyo kanyakla. To kendo hera ma jogo modak onego bedni nyiso jowetegi. Kae, wanyalo neno dhano mopogore opogor. Kendo nenoreni gin gi mor malich ahinya, to bende ginyiero to moko kuomgi bende buonjo. Kae wanyalo neno chuo moko ariyo, to kendo gi mon ariyo. Nenore ni jogi nigi mor malich kendo tich magitimo en tich manenore ni kelo yuto maber, to kendo tijni mondomi gitime duarore ni gibedo gi hera, to kendo gitiyo kanyakla. Omiyo en gima duong' to kendo en gima ber ka oganda riwore kanyakla kendo bedo gi hera.

Gino maduong' mabiro e pacha e sechego ma anono gini, en wechego mag hera e kind oganda, kata dak gi hera e kind jopiny. Hera en gima ber ahinya, to bende kawaneno jogo mankae, to waneno ka gin ji mopogore opogore. To kendo nitiere jomachuo, to kod jomamon. Kendo nenore ka gitiyo gi mor to kendo nenore ni okgideo pogruok moramora manyalo bedo e kind gi. Hera osekonyo kamaduong' to kendo ber ka jopiny dak gi jowetegi gi hera. Kata kobedoni nyawadu oae gweng' mopogore, kata oae piny mopogore, kata oae anyuola ma ok anyuola maru, to ber ka uheroru kendo udak gi kwe gi hera.

Tijni nikod nengo maduong' ahinya e aluorawa nikech, tijni osekonyo malich ahinya kuom kelo ji kanyakla. Tijni osekelo dhano mopogore opogore kendo jogo moae gwenge mopogore opogore, kendo gibiro kanyakla. To bende tijni osekelo dhano moae pinjego ma opogore opogore, to kendo gibiro kanyakla, kagibiro puoyo jogegi matimo tijni. To bende gibiro neno jogegi mabiro timo tijni. Kendo tijni osekonyo kuom gero dend dhano. To bende osekonyo e kelo yuto ne jogo matime, to kendo yutoni konyo ogandagi kuom kelo chiemo e mesa. To bende yuto magiyudogi ginyalo tiyogodo e tero nyithindogi e sikunde, kata terogi e ute thieth.

Gino maduong' mabiro e pacha e sechego ma aneno gini, en wechego mag somo. To bende en wechego mag somb mbala riany. Kae, wanyalo neno ot moro ma oger malich, to bende e nyim odno, nitiere bendeche kanyo. Kendo achiel kuom bendechego en bendech pinywa maKenya. Manyisoni mae en sikul, kata en mbala riany maduong' ahinya. To kendo oruako dhano kata nyithindo moae pinje mopogore opogore, bende moae gwenge mopogore opogore e pacho ka. Wechego mag somo osekonyo malich ahinya e kelo oganda kanyakla. To kendo osekonyo e kelo dongruok, gi ber malich ne pinywa. To bende konyo oganda dak kanyakla gi hera.

Gino maduong' mabiro e pacha e seche ma aneno gini, en wechego mag hera kendo wechego mag dak gi hera. Kae, wanyalo neno oganda mopogore opogore ka osechopo. To kendo oganda gi, moko kuomgi gin mon, ka moko kuomgi gin nyiri, to bende moko gin chuo to koda yauoi. Bende nenoreni gin gi mor malich, ka moko kuomgi buonjo, to kendo moko kuomgi nyiero. Bende nenoreni negibiro e bura moro kata e nyasi moro eka bang'e to gichokore mondo mi giyud picha moro, to kendo pichani bang' ka gisegoye to nyalo konyogi e paro odiochieng' maber malichni. Omiyo ber ka oganda dak gi kwe, kendo ka oganda hero jowetegi mopogore opogore.

Gino maduong' madhi nyime kae, nenoreni en wechego mag somo, kata wechego mag puonj. To bende gin wechego mag puonj e yorno manyasani. Kae wanyalo neno nyithindo moko mabe gin rowere, ka osechopo, kendo gisebedo e kombegi, kendo gibedo e yorno mochanore. To kendo e nyimgi, nitiere mes moko, to e wi mesgo nitiere kompyuta moko, kata gig lony manyasani. To bende e nyim nyithindogi kata e nyim jopuonjregi, nitiere ng'at moro achiel madichuo, kendo ochung'. To bende nenoreni ene japuonj kae. To nenoreni japuonjni osechung' kendo openjo achiel kuom jopuonjregi penjo. To en gotas moro e lwete, to chalni orito duoko koa kuom japuonjre ne.

Gino maduong' mabiro e pacha e sechego ma anono tich madhi nyime kae, en wechego mag rito aluora, kata ber madhano yudo e sechego magiriwo lwetgi e rito aluora. Kae wanyalo neno jokmoko adek, kendo achiel kuomgi nenoreni en japuonj. To mamokogo, ariyogo nenoreni gin nyithi sikul, to bende giruako lep nyithi sikul. To e nyimgi e wie malo kanyo, nenoreni gin gi yien moro magipango pidho. To kendo gin gi gig pimo kagipimo godo yiencha, mondo ging'e bur ma kagikunyo to dhi romo yiencha, kendo dhiketo yiencha odong' godo e yo maber. Omiyo pidho yien konyo e rito aluora, to kendo yien kelo koth, to kendo keto piny nenore maber.

Wechego mani kod nengo maduong' ahinya e ngima oganda, kawaneno kae, gin kaka. Achiel, wechego mag hera. Kendo wechego mag hera e kind oganda matiyo kanyakla. Kendo kawaneno kae, to waneno ji ariyo mopogore. Achiel en ng'at madichuo, to moro no en ng'at mamiyo. Manyiso hera e kind jotich, kata kobedoni gin jogo mopogore, kata maae gwenge mopogore. Kendo wach moro manigi nengo kae, en wachno mar lony manyasani. Lony manyasani osekelo dongruok kendo osekelo ber ne piny. Weche mag dongruok osekonyo jopiny kendo jopiny nyalo yudo gikmoko kaka osuptende, kata kaka sikunde, kata kaka ute thieth e yorno mayot.